Wambere, ingĩĩra mũgũri wakwa, akorũo na wetereri, tondũ barabara nĩcikoretuo, ngari nĩikoretũo na maũritu, ma kũmũrehera indo, tondũ barabara nĩcithũkĩtio, nĩũndũ wa maĩ, nĩũndũ wa mbura ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kura, gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mt. Kenya ona kaunti-inĩ iria ingĩ ta Nairobi, na indo nĩcikũmũkinyĩra, ,ihinda, ica ikuhĩ.

Wambere nĩ kũhota gũkinyĩra kambuni ĩyo kũhũthĩra namba ciao cia thimũ iria cikoragwo rũrenda-inĩ rwao, ndĩmatarĩrie gũthũka kwa indo. Nĩ indo mũigana, ciigana atĩa, ndĩmataarĩrie indo icio ciranginyĩrĩire rĩ, na nĩ indo cigana ciĩ thũku, na kuuma hau nĩgetha tũhote gũteithania. Ningĩ, no ndĩmandĩkĩre email, ũrĩa mahotaga gũthoma na magacokia ũrĩa mangĩĩciria nĩ wega harĩ niĩ ta mũgũri wao.

Wambere ingĩthiĩ rurenda-inĩ rwao, njoe namba ciao cia thimũ, ndĩmahũrĩre, ndĩmamenyithie, nĩndahotire gũĩtia kindũ na gĩtirĩ kĩranginyĩra, na mathaa mao matiratwarana, tondũ gĩbatiĩ gũkorũo kĩnginyĩrĩte na gĩtinginyĩrĩte. Wakerĩ, nĩkũmandĩkĩra imĩrũ ya imĩrũ nĩkũmandĩkĩra. Na wagatatũ, nĩ gũcaria kĩhonia, nĩgetha indo icio cihote kũnginyĩra.

Wambere andũ a gĩcigo gĩakũa kĩa Lĩmuru marahota gũtigĩrĩra ngombo nĩciarĩhũo hatarĩ kuoya ngombo ingĩ cia kũrĩha ngombo ciao. Wambere, nĩ kuoya ngombo icio mena wĩigĩrĩrĩki, wa atĩ harĩa maraigithia mbia icio nĩ nĩ handũ, marahota gũcokia mbia icio, nĩgetha mahote kũrĩha mbeca icio. Wakerĩ, andũ a gĩcigo-inĩ gĩakũa nĩ andũ aruti a mbiacara wega aruti a mbiacara biũ, na nĩmahotaga kuoya ngombo nĩũndũ wa mbiacara. Mbiacara ĩrĩa ĩhotaga kũmahe gĩcunjĩ gĩa kũrĩha ngombo o mweri o mweri kana kũringana na ũrĩa mararĩha ngombo icio ciao. Pause